ore taa ena naa egelare eoshoto enkukuo, keoshi oshi enkuokuo temurua ang'.te baada oolarin imiet, egeluni olarikoni, ore oltungani otaasa esidai nigilieki ore oleitu nitayuni, amu egelare ena. naa ore eninko pee ijing egelare lasima pee iyata kura. nigelu olarikoni liyieu, enaa mca enaa olgafanai enaa women rep, enaa osenetai, ashu orais.

Ore naaji te nanu naa kagelu naaji eweji sidai netii enkare netii inkujit peyie aatum anoto naa inkitoria sidai oonkishu peememoi inkishu nemeinauru sii natum naaji airagie nkutii mpisai paatumoki aishoo inkishu, paatumoki aisuja natumoki aishoo olchani aikoneja peememoi inkishu naa, nemetum irmasherr tengaraki peesidanu ormanyarra lenyee.

Ore eduata ai tena, naa kifaa naji niata oltung'ani, enkiti weji nipik kuna mimea ,nipik inaanyanyuk ewueji nebo, nipik inkulie naanyanyuk ewueji nebo, piintasapuk ena kibelekenyata endaa, pinya duo inkabilaritin pookin endaa ashu piun inkabilaritin pookin, pitumoki anoto, na inakata nye nai ishindana kuna aitubulu, tiatua olbulunyei lenye. Na inakata nai iyiolou ajo ore kuna puka ashu kuna aitubulu nai neya enkare nabaa, neya empolea nabaa, niyiolou naajo ore kuna nitumia enatoki nabaa enaje, nitumia nkulie naba naje. Niyiolou si di ajo, kakwa naseku.

Ore nanu enaiko naa kaing'oru emashini naidong'ie naaji enaa nkujit o sara naitushulaki enkurma, naisho nkishu shumbi naisuj naaji netum enkare tenetaana pee mitoki anauru ashu peemelo enelakua pee edung' kule.

Kaitoti nanu nkishu, aisho kaidim aishoo nkishu nkujit, naisho enkurma, naitoki si aisho enkare, naisho eboliei. Ore tenking'urakinoto empeku, naa kaidim nai aishoo nkishu oloing'oni, ashu aipotu oldakitari meishoo nkishu enkiteng embegu, ashu nkishu embegu.

kedungoo kedungoo nkishu ngarama embaare neponaa sii kule nepiru ilasho nebulu asioki tenkaraki natum kule kumok nesidanu iseseni mpisai naji naidimi atimirie